Yo ma inyalo rito godo omenda ma itiyo godo sama ichwalo omenda kata omuom ma itiyo godo e ng'iyo gik moko, sama itiyo gi mbui e oro omenda e pinje ma oko, en ni nyaka ing'e ni yo ma itiyo godo en yo mopuodhi, yo maler kendo en yo ma adimba nikech nitiere jok mawuondore ni gin jok ma adieri, to gitiyo ga gi thuolo ma kamano mar mayo ji mwandu mar gi. Machielo bende en ni nyaka ing'e ni e kinde ma ioro omuom mari, WiFi ma itiyo godo kik obed WiFi ma ikia kamoyae kith kitho donje adonja e WiFi mora amora to seche ma ioro omenda, nyaka ing'e ni WiFi mitiyo godo en WiFI mopuodhi kendo ing'e kamoyaye nimar ok obomiyo jo majendekee donj e simbi, kendo ging'e kaw kendo ging'e kaw maling'ling' kata nonro matut mar simbi mar mi imayi pesa kendo iti godo e yono mok ber

E alworana kama adake chanjo mar dhok oiny ga tim chieng' mnada nikech mano en chieng' ma joo pith wuok kwonde mopogore opogore ka gikelo jamni margi e chiro kendi itero gi mondo gius gi. Iyudo ka mano e thuolo maber ma jopiny owuok kwonde mopogore opogore to gibiro giromo kanyakla achiel kendo kanyo emi nyalo time e chanjono eyo maber, kendo eyo makare kendo mapiyo maonge ng'ikni mora amora. Machielo kendo en ni, iyudo ka jopur kata jopith mapidho jamni, mapidho dhok, mapidho diek, mapidho rombe, ee iyudo ka jogo mabiro timo chajo giwuotho e gweng' ne jopith ka gi limo gi, kendo gikono gi ni odiochieng' ma kamae, wntiere gi chanjo, wabrobedo kwatimo chanjo. Koro jopiny ikore maber kabisa kendo ging'e nodochieng' no kochopo, onego bedni gigolo pesa marom kama kama to waromo saa makama kama mondo otimne dhogewa chanjo e yo makare

Gimatimore e pichani en ni rombe ariyo odhi kama nyathi guok oninde, kendo gikinye ging'weye kanyo gidwaro ni mondo gigoye hedi nikech kuom ndalo duto ,osiep ok osebedo makare e kind guok gi rombo. Kendo iwachoga ni guok ochare gi rombo sana, ma kagiromo to rombo dwaro mana ni ogo guok hedi kendo koro gidhi kae, giyudo konindo oyweyo, to ging'weye ma ka bang'e to kogolo koko kata koguoyogi, tiyudo ka ma koro gichako goye hedi to kata gimotimo to onge.

Tich mar pidho gweno ok en tich mayot kata matin. En tich madwaro ni nyaka iikri, kendo nyak ing'e ni nitiere okenge ma onego bedni ikaw seche duto mar ni gweno ma ipidho e dalani kacha cha mondo ginyuolre, gigol chiemo, gimiyi tong' maber kendo ma kitero e chiro iuso to oyudo pesano e yono makare. Ok en gima ibrochungo gokinyi tiyaw negi dhot tiweyo to gidhi gikwayo ooyo, en gima nyaka ing'e ni an gi gweno marom nade ma ma nyuolo tong' en mae, to ma aketo ni mar rig'o en mae, to mar tong' dwaro chiemo machal kamae kamae, mondo mi omiya tong' maber. To mar ring'o bende nyaka amiye chiemo machal kamae kamae mondo omiya ring'o maber. To kendo nyaka ing'e ni nyathi gweno gi min gweno ok onego bed ni timore nade? chamo chiemo machalre. Kendo e kinde ma gweno butno, ka gweno osetoyo nyithindo, ok onego obedni iweyo onindo kama thuon nitie kendo kama gwen ma moko nitie nikech inyalo nyon nyithindo mainy. Koro e kinde ma idwa bedo japith mar gweno nyaka iikri makare

Chudo mathoro ti timo katiyo kod simu mar lwedo en kaka, ee ad idhi adhi kamoro to ayudo gimoro molombo wang'a. Tagombo ni monda nyiewe, agolo pesa manie simba chande katiyo gi simba kanyo. Agole simba kachule kamachielo, kendo odhi mapiyo piyop e yorno makare. Machielo kendo matimogodo en ni an kamachielo to ntie nyawadwa mantiere e piny machielo mopogore koda, todwaro ni mondo aorne omenda. Atiyo mana gi simba no kagolo pesa taorone to dhi e yorno mapiyo piyo. Kata kadwaro chul school fees ne nyithindo, atimo e yono ma piyo piyo kendo yono makare. Kendo ni en gino mayot nikech okochuno ni nyaka wuogi madhi e senta matim gimoramora eka mondo pesa wuogi. Aa, anyalo time gi kamoramora mabedeno , e sa madware kendo e sa mowinjore maonge ng'ikruok moramora.

duoko mano wuok ka ji odar owe tiyo gi punda kendo tiyo gi mkokoteni ma iyuayo gi lwet dhano ,punda e ng'eye kendo ool, nitiere kuonde ma ok onyal dhiye onyalo wuok to nitiere kuonde ma ok onya dhiye, onyalo wuok to nitiere kilomiita ma ok onyal wuothe mochop kanyo, to wayudo ni mkokoteni miyuayo gi lwet dhano onyalo chopo, nitiere kuonde mantiere gi gogni mantiere gi kite mantiere gi pith ma punda kochopo okonyal kalo bugego to mkokoteni iyudo ka yoro kendo muomo ma odhi kas iyudo ka mkokoteni bende koro tingo misigo mang'eny, onyalo tingo osigo mang'eny moloyo osigo ma punda ting'o, kasto kendo punda dwaro gik mang'eny, odwaro pii odwaro chiemo mondo oti e yoo makare, mkokoteno mar dhano dwaro mana ngufu mar dhano ma idhire godo mondo otim tijno e yo makare.

Tich mar pidho yien nitiere kod nengo e alwora nikech yien en gima ber. Yien nitiere gi gik modhuro mokonyo god dhano. Mokuongo yien miyo wa tipo. Mar ariyo nitiere yeinde ma miyo wa olemo kendo yiende gi bende jamni ka achiel koda lee yudo ka seche ma cheing' rieny jamni nyalo dhi to gudore kanyo to giyudo tipo ma kende. To lee kaka joka winy bende iyudo ka gitiyo gi yiende kaka kar dak margi. Machiel en ni yiende gi gikonyo mondo ohula seche ma biro kik keth lo. Sama ohula biro gi teko mang'eny chande to giyudo ka yiende gi tiende gi ogurore motegno e lo kendo gimako yo no, lo maber kabisa. Yien bende keto alwora wa bedo ma jaber kendo muya mwayueyo kendo gichungo ma gilosi ma obed e yo no makare. Yiende gi bende yuayo koth. Kuonde ma yiende ng'enye iyudo ka koth goyo. Koro pith yien e alwora nitiere kod nengo mathoth.

jokma angeyo kaye kendo maneno kae gi lakteche kendo yoo magikonyowago en ni lakteche gi jomabeyo ahinya. ekinda maituo kendo idhie o osiptal mondo imany thieth lakteche ejomanitie kacha. gibiro penji gibiro ooyi kendo gibiro tayi eyoo no makare. kagisengeyo tuo machandi to iyudo ka gibiro miiyi yath kendo ichango eyoo no mapiyopiyo kendo lakteche bende ongeyo ga ka gisetimo nondre margi gingeni tuo ma kamaa omuoch egweng makaa owinjo bedni wakao yath watero kanyo mono jopiny oyud chanjo e yoo no makare kendo kawatiyo gi yath makamae e tuo makamae to tuo no biro chango kendo jatuo no okbi yudo midhiero moramora bang tiyo kode koro dakteche gin jogo monego omii luor gikonyo ngima waa kendo girito ngimawa magineno ni onge seche go moramora makata ka watuo wadhie osiptal nyaka wayud thieth eyorno makare kendo ok wanyal koso maok wayudogi

Ting ma nitiere ei chenjo e osiptal mantie e alworana en ni, e seche ma itimo chenjo, itimo ne nyithindo chanjo, iyudo ka yath mokel tin, to kwan nyithindo ma obiro gi jonywol gi odhuro. Kendo iyudo ka upango laini, urito mondo laini osudi mondo kari ochopi, mondo otimne nyathini chanjo. Iyudo ka kichopo tikoni ni yath orumo, to nikech en gima imii nono, koro chuno ni ibrorito nyaka chieng' moro yath oduog kendo. Koro gima inyalo tim, nikech nengo gi bende iyudo ka ogorega piny, koro gima inyalo tim, mondo omi gima, gima inyalo time e wach ma kamano en ni, seche ma ikelo yath ma itimo godo chanjo, Okel yadhno e kiwango maber. Onego otim kwan mondo one ni nyithindo mantiere e alworani, kata mabiro e osiptal ni en nyithindo marom kamae, kasto ikelo yath e kinde ma nyithindo biro mondo otimnegi chanjo, onge moramora madok dala makoso makotimne chanjo.

Ber ma iyudo kuom miyo nyithindo matindo chanjo en ni okonyo e gengo tuoche malandore. Ka tuo moro omuoch to nyithindo biro timnegi chanjo ogengo tuo no kendo tuo ok nyal makogi e yono mapiyo. Machielo kendo omiyo tekre ma dendgi bedo ma otegno kendo ka tuo moro obiro gikedo gi tuo no e yono makare kendo gigore kode e yono makare koro omiyo nyathi dongo ka entiere gi ngima maber, nyathi ma fuondi ne otegno maber ,en nyathi ma ,nyathi ma mor seche duto ok nyathi ma okuyo, nyathi ma nitiere gi ngima maber makata kingiye toen nyahi manyalo lombi

Gima timore kae en pi molil, kata pi maochido mar taka. Ineno ka rawera matinni tugo gi pigni, kendo otwome, kendo omor, entiere, omor kendo gini miye ilo. Tiyudo ni pi ni nyalo miye tuoche. Pi ni otingó gik ma opogore opogore. En pi ma opong'kod taka, to opong' ma chiegni gi alwora kuonde ma ji odake. Kae inyalo yudo nyaka ni nitiere minyaga ma ipuko kanyo, takataka moramora, yugi duto mowuok e udi. Ikawo ipuko kanyo. To kinde ma nyithindo biro godo, en gi tiende nono, onyalo gamo twoche. Two nyalo donjo gi e tiende, ka po ni tiende nitie gi adhola mora mora. Ama onyalo modho pigno. To e kinde momodho pigno, omodho pi molil, iyudo kodhiyudo two bangé. To two no ikelo mana kaluwore gi tugo gi pi molil. Kasto bedo e pi mangích kuom thuolo malach bende miyo nyithindo matindo gamo tuoche.

Yoo manyalo tiyo go mar konyo jalno mantie gi tuo mar kansa en ni nyaka abed machiegni mondo owinj ni tie mara nitie kode machiegni kabisa kabisa. E kinde ma ng'ato nitie kodo tuo mar kansa giparoga kata giwinjo ga ni gin koro ngimagi chiek, ok gibi dake oinyni aminga to jomoko ngima, koro paro ma kamano seche makadhe pach ng'ato to chando wiye, oonge gi kwe mar chuny. Koro aneno ni seche duto akete machiegni kendo akele ma koyudo midhiero moro amora tobedo thuolo kendo okona gino ma okadhe. Kaito bende iyudo ni bende jogo mantie gi tuo mar kansa, anyuola mar gi kata joodgi neno ga ni gimiyo gi ting mapek koro abedo kanyo machiegni maneno ni ting moro amora modwaro obed ni en yath ,obed chiemo, obed lau, obed dhi e osiptal, obed timo ango, abedo machiegni makantiere gi kaka anyalo konyo to achoro lweta kendo akonyo nyawadwa mantiere gi tuo mar kansa

Osepimna osetimna pim mar tuo mar cancer nikech e piny masani wadake daking’e ni idak gi tuo mar cancer. Nyaki idhie e od thieth kendo mondo pimi e yor no kaka nyalore. To e kinde mane adhi chunya ne gwecho kendo nawinjo ka an gi luoro mang’eny, kawacho nis ani daking’e kata ni in kode kata ionge kode. Kendo seche mane duoko mara owuok, kendo nayudo ni aonge gi tuono mar cancer, aler. Nawinjo ka amor kendo nagone Nyasaye erokamano mawacho ni chakre sani abiro luo okenge makare, abiro timo gigo madwarore midwaro ni tim mondo idagi e yo no makare ma tuo mar cancer okomaki. koro atimo nyaka sani miyo igeng’o tuoche mag.

Jogo modak e aluarana geng'o tuo mar malaria e yono machal kamae gitiyo kod net ma opuodhi kendo net ma othiedhi mantie gi yath . Iyud ka ot ka ot, nyathi ka nyathi ,jaduong ka jaduong, miyo ka miyo, dichuo ka dichuo, nyako ka nyako kila ng'ato modak e iot kamoramora ma gininde gintiere gi net ma kochopo gotieno to giumore gi net mondo gigeng' suna kik donji. Iyudo ka kuonde ma thidhia kata kuonde ma pii ja thor bedo ga mang'eny iyudo ka gibedo. E kinde ma pii ogudore to gibeto nikech kuonde ma pii ogudore go e miyudo ka ka suna ma dhako matoko dhi to bedo kanyo to toko tong'. Ka gisetoko tong' ka gidogo to gibiro kendo gichako kayo jii kendo aluora bende giketo ler, bunge gibeto iyudo ka onge bungu moyugno manyalo kelo dalili moramora ma malaria.

Tuoche ma thoroga mako nyithindo e aluorana en tuo mar nyaldiema, iyudo ka kinde ma nyaldiema owuok nyithindo ka owuok ni dhi tugo, gitugo to gichiemo lwete ochido okopar kata mana ni onego obed ni oluoko lwete kapok ochiemo yani odonjadonja tochako mana chiemo kamano, koro yudo ka tuono landorega e yoono mapiyopiyo. Machielo en tuo mar ang'iew ,ang'iew samomako nyathii achiel to owuok odhii tugo gi jowetene, kinde ma nyawadgicha otuomore kode e adholago to enbe ne en gi adhola iyudo ka tuono wuok kuome ka dhii ka nyathi machielo. Kasto iyudo ka tuo mar koso yudo chiemo maber, iyudo ka nyathien nyathi matin to king'iye ochalo jaduong' moro manene. Macheilo iyudo ka nyathi ochiemo ochiemo maber lakini yier wiye lamlam, iye okuot mago tuoche ma ikelo kaluore ni okgiyud chiemo makare.

Okapar ka anyuolana oyudo puonj kaka oyudo puonj ne jotuo okapar ka giyudo machiegni nikech asebudho kapok aneno gimakamano katimore, kendo ema omiyo iyudo ka ahinya ahinya ji thoroga bedo matuo, nyithindo bedo matuo to kendo gikoso bedo gi ng'eyo mar ng'eyoni nyathinani otuo. Kendo obedoni anenoni kaneno ranyisi machal kama to chal ni en gi tuo machal kamae we adhii e osiptal koro ka ji mang'eny obedo nyathii tuo to okia nyaka nyawadgi ema chieng'moro bi koneni nyathinini chalni en gi tuo machal kamae to chande dhii ilamanena laktar. Koro anenoni gima kamae mondo omii inyalo medne ber nikech time karach to due ka due, due ke due bedgi chokruok moro matin mipuonjo wuod anyuola kamorachiel. Ipuonjogo jogweng' ikonogi tuoche, gikmakelogi, kaka inyalo geng'gi to gi kaka ginyalo dak e aluorano kendo makare.

Yore mabeyo en ni,e kinde mar tuo ma malaria muochga iyudoka thoth oganda, mang'eny ng'eyo to ong'eyoni okonego obedni adak machiegni gi bungu maoyugno manyalo kelo ang'owa? nyalo miyo suna biro to kaya gotieno, okonego obedni anindo maokanindo e buo net gotieno, kendo okonego bedni netni be nyaka bedni othiedhe, kendo okonego bedni wadak e aluora mantiere koda pii mogudore seche duto maokmol nyaka wayaw mtaro. Koro gikma kamagi kookoparnegi kinde duto oparnegi okonigini mondo kik ibedgi malalria tim kama kama, bedoga gima tek. Koro iyudo ka thoth oganda mothuro ng'eyo to ong'eyo to seche moko pesa monyalo yudo mar nyieo godo net mondo ogeng' godo sunano, bedo gino matek sana. Koro kinyalo miigi to ipuonjogi saa ka saa.

Ng'ato nyalo dak e ngima ma owinjore kinde ma ochamo chiemo madwarore seche duto. Chiemo ma miye teko, chiemo mantiere gi nutrients, chiemo ma kochamo to dhimiye ngufu kendo miyo dende bedo gi teko mang'eny ma katuo obiro, to gikedo gi tuo no e yono makare. Kendo ng'ato nyalo dak e ngima mowinjore kinde ma, ok oluor mar dhi e osiptal onego bedni odhi e osiptal, topimore tong'eyo chal mare tuo mora amora kata ok obedo ni oonge gi tuo, odhi adhiya topimore tong'eyo chal mare ong'e ni, an chal na en kamae, onego bedni ayudo nindo maber mondo ngimana omed bedo maber, onego bedni amodho pi maber, onego bedni koro achako chamo chiemo machal kama kama. Kae mondo mi ng'ato odag e ngima maber, en ni nyaka oher obed ng'ama ohero timo tisi, kitimo tisi irieyo leche mag dendi miyo remo ringo kendi ibedo ng'ano ma o changamka

Gino ma dwarore ahinya mondo omi warit ngima wa en ni, nyaka ibedo ngano ma ojawore kik ibedo ng'ano ma okuyo kuyo, ng'ano ma ool, iol aola seche duto ki iol kamano kaka mana kata kaka ji neni kendo ng'ato neni ka ng'a ma ok in ng'at moro ma oromo, to ka in ng'ama ojawore ka moro amora ma intie in ng'a ma wuotho ka ojaore ji neni kendo imiyi luor. Kasto nyaka ibed nyaka icham chiemo maber ,nikech ki ichamo chiemo ma ber gino miyi irito ngimani, omiyi nutrients omiyo dendi nutrients ma opogore opogore opogore kendo nyaka iyud nindo maber ma romi. Ki iyudo nindo maber ma romi ibedo gi ngima ma kare kendo gino miyo warito ngima wa. Koro nindo maber, chamo chiemo ma ber nyaka ibed ng'ano ma ojaore ng'ano ma timo tizi

Gino ma omiyo ritruok e yor thieth ber e alworana en ni osiptal wanitiere godo machiegni kabisa. Ok onego iti gi pesa mang'eny, kata iidh pikipiki, ida wuotho awuotha mabor kidhi manyo osiptal ooyo. Osiptal nitiere machiegni gi jodak modak kanyo e alworana, ma ka iwuok dakika matin kende to isechopo e osiptal kendo irango gino machandi, kendo gino osemiyo chenro mag thieth ber sana e alworana, nikech kiwuotho ka idhi kamachielo, iyudo ka ichopo kiol, itiyo gi pesa mang'eny. Koro jotuwo neno ni kar dhi e osiptal adhi e duka amany yath moro mondo okuwena rem. To ka in gi osiptal machiegni, sa asaya miwinjo ka dendi rami kata kamoro rami, ring idhi e osiptal to ing'iyo ni en kanye marami to ang'o madibed ni rach.

nyasi maduong' kaka mar nyuol joluo timo e yo machal kamae, e kinde ma nyathi matin onyuol, kosenyuole onyuole osiptal ama onyuole pacho onyuole kanyamrerwa, igole tibiro kode ikele e dala e kinde mokele e yi odgi gi mamane kaen nyakla, iyudo ka jogweng' obiro kendo ochokore, giting'o mich maggi, kila ng'ato obiro gi mich mopogore opogore, iyudo ka jodongo bende oyworo iyang'o chiae ji chiemo ipuko ne remo piny machielo kendo iyudo ka, ibiro kanyakla kendo koro imanyo ne nyathini nying. Nying mane ma ber kode kawamiye, onyuol e saa machal nade, onyuole ka ang'o matimore to onyuole e seche machal nade, okinyi, odhiambo ama gotieo, tekinde maninyuole ang'o mane otimore kata e kinde mane inyuole no weche mane wachore koro iyudo ka mao ekaka joluo dhialo ga nyuol mare mar ng'ato

An ok amadh kong'o pile ka pile to be mano ok ong'iso ni amadho kong'o ok amadh kong'o ,nikech ang'eyo ni kongo nitiere onge ber ma kong'o kelo e del. Kong'o okelo chandruok kaachiel koda midhiero lilo lilo e del to jogo ma madho kong'o gin jo go ma ko oyudo pesa to okawo to odhi kar math to ong'iewo kongo to omadho ka osemadho gin bende kidienje ma opogore opogore, nitie jo ma madho michwako, nitie jo go madho mi iuse e duka, to nitiere jo go ma odembore kabisa ekinde ma osemadho konge no ko obiro odwaro mana ni oywe, ko osechiemo oywe ,onindi . Nitie jo go ma ko obiro ko omer odwa mana ni otim mana tich go koko, oyany ji ,koro jo kong'o ong'e ga ni gin gi hero ga goyo koko, gi timo timbe mag anjawo, timo timbe mag jendeke ma opogore opogore.

Jooda onge gi tuwo mora mora ma igamo kowuok e historia kendo pok aneno ranyisi mora mora kata matin nikech kaluwore ni jonyuolna, kwerena ,deyena ,jogo machon ne gin jogo mane obedo abeda ni obedo. Ne en ng'ama nobedo ni chiemo mochamo nyaka ochungi kendo nyaka ong'eye e yorno makare. Ne gik jok mane nitiere gi lony moro matin, kendo ne gintiere gi ng'eyo moro matin ma ka gi dhi bedo gi midhiero moro to osedhi omayo yath kendo oneno kaka inyalo geng'ego. Koro ei anyuolana, waonge gi historia mora mora mar tuwo ma igamo, kowuok ei anyuola. Kendo onge pok aneno.

kamaa onego ichak godo ka idhi e osiptal to intiere tuo mar nyaldiema, en kama jogo kama jogo mawinjo weche ma ji wacho jogo mawinjo ma marango ranyisi mar del obed gi dho ngere kata gi dho jo wagunda idendo gi ni jok mantiere e e reception kacha chande, kisedonjo to ichako pimone, seche moko inyalo wacho ni in gi tuo mar nyaldiema to oken tuo mar nyaldiema, en tuo moro machielo mobiro e yono mar nyaldiema koro ikone, ikone ni an denda awinjo kachal kama kama tasebedo kaneno gini kuom thuolo machal kama kamae tobiro ng'iyi tobiro pimo toneno ni ah ng'ani tuo machande en kamaa, ma ok en tuo mar nyaldiema

gimomiyo oganda luo neno ni en gima duong' ahinya e rito kitgi machon en ni, kitgi ema ne ing'eyo gi godo, kido ema ing'eyo go oganda nikech e gik mane gitimo machon emomiyo noyang gi kaka oganda mar dhod luo kendi iyudo ni e kido machon, kaka ji ne biro to ji ji ne biro kanyakla to itimo amen e kinde mane ji goyo amen, ida ne ni ng'ama tek ng'amoyombo ng'amoyombo. Iyudo ka gik machalo kamae kelo mor, oganda bedo mamor kendo ipako ng'ani ipako ng'ani e jaloch, ng'ani ema tek kendo en yo mar kelo oganda kamora achiel. oganda dhot mok winjre gi dhot mawinjre iyudo ka gibiro kamoro achiel, to e kinde ma giromo kanyo gibedo maro ma wigi owil gi gigo duto ma gisebedo ka gikadhe kendo ka jaloch bende imiyo mich kendo gino pugo wiye miyo jok mamoko bende koro timo matek mondo chieng' machielo enbe odoke gi mich

Nyasi maduong' kaka mar keny joluo time e yo machal kamae, e kinde ma nyako oseyudore gi wuoi kendo giyiere ni ma e wuoi ma dwa kenda to mae bende e nyako madwaro ni mondo atimra nade? ma e nyako madwaro ni mondo akendi, iyudo ka wuoi kaw okang' mokuongo odhi dalagi, tokono mamagi gi babagi. okonogi ni an mae e nyako ma atimora nade adwaro ni mondo akendi, koro yudo ka jonyuol wuok ioro ng'ato todhi ng'ato todhi dala gi nyakono tong'iyo ni dalagi nyakoni gin joma chal nade to nyakoni en ng'ama chal nade to kite chal nade. kagineno ka en owuok e dala maber, dala ma kit ji beye tiyudo ka koro jonyuol wuok todhi to gibedo piny to giwuoyo tikelo gima iluongo ni ayie koro giyie ni itimruok nade, ikaw nyargi, idhi godo. ka gisetimo ayie kasto ekoka itimo nyombo, imayo dhok midhi nyuom godo nyako, kigole dalagi kitere dalagi wuoi

Chike mag keny ma ogandawa nyaka luw en ni,e kinde ma iyudo nyako kata iyudo wuoyi madwa kendi kata nyako ma idwa kendo, nyaka ing'e ni jonyuol nyakoni to ya kama chal nade. Ioro janyuolni madhi dalano ma winji ,mawuo ma gine ni jogi to ya kamachal kamae, kendo winjruok nyaka bede e yorno makare. Ok inyal kawo nyako idak godo to jonyuolne odagi, kata ka jonyuolne kia. Mano ibiro mayi godo kendo seche moko nyaka itim nonro, nikech kok itimo nonro inyalo yudo ni ikawo chi ng'ato manosenyuom ma idak godo. Bang' ka usewinjoru, chik machielo manyaka luw en ni nyaka iter dhiang'. Nyaka inyuom nyakono dhiang'. Dhiang' en kaka yo mar goyo erokamano. Imiyo min nyako nikech, min nyako gi wuon nyako giritoni nyako kendo koro gimiyi dhako ma oloko nyingi iluongi ni wuon ng'ato.

Ei ogandawa e kinde machon nyako ma miyeha nirwako e simba e nirwake e simba kata nirwake e dala gi wuoyi ma giloso godo keny eyo machal kamae, iyudo ka yawuoyi imanyo yawuoyi man gi ngufu yawuoyi mochamo kuon motegno man gi te motegno maber kabisa to gidhii ka giseng'eyo simba kama nyakono ninde kochopo gotieno to gimake gidonjo gotieno to gidonjo ei ot to gimako nyakono to en ng'wech iting'e nyagangloganglo, ikele nyaka dala gi wuoyi kendo isoe e simba. Kendo ne en chik ni kosesoi kanyo tok inyal wuok. To e piny ma sani ma wantiere gi lony ma nyasani nyako ma miyeha irwako e dalani ni ka wuoyi oseng'ere gi nyako to obiro olimo wuoyi, olimo jodalagi wuoyi min wuoyi ging'ere to kuom juma achiel mokwongo ibro yudo ka ochiemo gi dane. Kagisebedo kata bang' thuolo mar higa achiel eka dane gonye thuolo todhi otedo ode

Ekindwa wamiyo jodongo luor eyo machal kamae, jaduong' kata otimoni marach ok onego bed ni iduokori kode. Iwene kore nimar kiduokori kode to onyalo kuong'i. Jaduong' onego bed nimiyo luor seche duto. Ekinde ma iromo gi jaduong' kawuotho ewang'ayo, kik irit ni en ema nyaka omosi, in ema onego bed ni imose mokuongo kasto oduoki mano nyiso luor makende. Kendo ekinde ma iidho kata mana nyamburko to iromo gi jaduong', odonjo to oyudo kom kaonge, tibedo, kaka yo mar nyiso luor ni jaduong'ni, ichung' malo to iwe jaduong' bet, kata ka en e kanisa kata ka en e chokruok moro amora ma oganda galamoro ochokoree to ibedo piny to ng'ama ochung' bathi en jaduong' to oonge gi kom, en gima ber ka ichung' malo to iweyone komno mondo obedo piny. Mano nyisoga luor makende kuom jodongo.

Timbe ma ang'eyo, mag Keny ma moko keny mamoko e dhoudi mantiere e Kenya kae en kaka oganda jo Wakikuyu, gitimo gima iluongo ni Rorasio, rorasio ka wuoyi osewuoyo gi nyako mma gise wuoyo gi jonyuol, ma jonyuol osee yiere koro gidwa timo arus, idwa ztim gimoro amora. Ekinde ma wuoyi koro odhi dala gi nyako chande ayanga, koro otero ayieno, koro odhi. Iyudo ka ikelo nyiri modhuro kamoro achiel, tiumogi gi sukni, iumo wang' gi tiketo wuoyi ni wuothane ekind nyirigi tee, ere chiegi. Mondo gine ni nyakoni gise ng'ere go ekinde malach kendo ong'eyo gimoro amora mantiere kuom nyakoni. Koro iyudoga ka gino en wach maber kabisa. Iyudo ka kinde modhi moyiero nyakono, nyakono bende winjo maber no kara ng'ani ong'eye gimoro amora makata olal onyalo manye moyude.

Wach no ok en wach maber kabisa bkendo wachno adagi. Ere kaka inyalo kawo nyathi manyako to itero nyange. Kinde ma entiere kamano onge tuo moro amora ma igeng'o, onge gimoro amora ma igeng'o edende. Ikawo nyathino iketone midhiero mathoth kabisa. Iyudo kochopo ekinde ma inyuol, gibedoga gi ting' mapek sana, iyudo ka ng'ato chwe ma wit nyaka ngimane, ng'ato ikawo mater e pala to mae e nyathi manyako mapod tin ma de obedo kata mana monyuol e yorno makare. Koro iyudo ka kawo nyathi manyako to itero e nyange ok en gimaber kata matin. Wacho ni kikawe itere nyange to koro ok obi hero weche mag chuo ok en yiero maber kata matin kendo imaye atromane nitiere gik migolo e dendego, nitiere gik mikonye go edel kanyo to seche ma igologigo, onge kaka obiro yudogi kendo obiro dak ka ochayore kinde duto nikech ka onenore gi jowete, gin ji ariyo ma opogore kabisa.

Kenya mitimo e kit oganda luo en keny tieng' diriyo, ka yuto maru nipiny to ok unyal timo arus, chuno achuna ni utimo atima keny ma normal ni nikech kenyno, koseter dhok dalau, usetero ayie, osetim gimora mora, useng'eru. Kasto koro ibiro ayanga, wuon paru madwa nyuomi, obiro dalawu. Kosebedo kanyo mong'i gi jodongo moyie, tikawi ayanga to tikoni kawuono wakawo nyakoni to ji bedo ,ji chiemo, ji timo sherehe gik mopogore opogore nikech mano en arus mari mar ariyo e pinyka. Arus mokwongo en arus manotimni konyuoli. Arus mar ariyo en arus mar keny. Arus mar adek brobedo arus mari chieng' ma inindo. Koro kamano, inyiso ni mano itimo gino maduong'. Tiendeni idonjo koro in ng'ama duong'. Idonjo e okang' machielo.

Tuoche igeng'o e aluorana eyo machal kod mae, jopiny imiyo puonj ma owinjore ewi tuo kendo ikonegi ni kineno ranyisi makamae ma en tuoni, to kineno ranyisi machal kamae ma en machal kod mae. Iyudo ka gibedo gi ng'eyo kendo gintie gilony maging'eyo ekinde ma aneno ranyisi ma kama, ma entuo makamae ema omaka kata ma entuo machal kama ema omuoch kendo ging'eyo okenge mokuongo monego bed ni gitimo. Ka giseng'eyo kamano kapok gidhi e osiptal, ose ng'eyo ni okang' makama kama omonego bed ni akawo mondo ageng' landruok mar tuo mar tiuo machal kod mae kata ka en tuo mar nyaldiema obiro ng'eyo ni nyaka obed kama ler, nyaka olog lwete, nyaka otim gik ma gige madhi gi joka ler duto makodhi e osiptal, oyudo ka osegeng' rang'iny mar tuono ma kata ka oidho e del to ok oring kaka de oringo kane okia gima onego bed ni otimo.

Pim nyaka idhie kuom thuolo mar dweche adek ka dweche adek nikech nitie tuo moko mapondoga. Koro irito bang' dweche adek idhi itimo pim duto ing'e ni to chal mara to chal nade kendo iichako idok kendo bang' dweche adek ichako itimo pimo ing'eni tuoni aongego, mae aonge go, mae aongego. Koro ineno imiyo kutegi thuolo mar landruok kata ka in gi tuo moro mopondo e dendi, to kimiye thuolo mar dweche adek, to biro yudo ka koro osebutno mosebedo motegno kendo ranyisi mare chako neno. To kitime bang' sa moruyore kata itime mapiyo piyo moruyore oruyore, ok ibi yudo duoko eyor makare, kor ber ka irito bang' dweche adek nyaka dweche auchiel kae eka idok itimo pim mondo ing'e chal mar del, mondo ing'e nito ngimani chal nade. In gi ngima maber kose ionge gi ngima makare.

En ni, en gima ber, en gima ber ahinya kabedo gi daktari mara kata laktar mara mapimo kit chiemo mowinjore acham. Nitiere kinde ma inyalo chamo chiemo mang'eny, to en mana ka ketho chiemo. Ichamo chiemo mang'eny ma ikia ni mae konyo ang'o mae konyo ang'o e del to mae kelo ang'o, in ichiemo achiema, ichiemo ni tekni iyudo chiemo ichamo chiemo donjo adonja. Koro ka ibedo gi laktar mantiere gi lony makende okoni ni onego bed ni ichamo mae mana matin, kaen ring'o chame mana matin. Ring'o makwar vok ber kichamo e kiwango mang'eny, ring'o marachar ber cham. Olemo onego bed ni ichamo mang'eny, alode be ichamo mang'eny alotni kichamo mang'eny okonyo e geng'o tuo. En yorno maber kabisa. Kendo mano omiyo dendi idongo ka dendi nigi ngufu motegno kendo mondo mi igam tuoche bedoga matek sana.

Puonjo oganda kaka ginyalo timo kony mapiyo piyo kapok ambiulens ochopo en ni, ikone ni kinde ma ng'ato ogopre piny to ihinyore to remo chwer mang'eny, kaa okaw yath nitiere yath ma inyalo kawo mag nyaluo tiketo kanyo tolungo. Kisekete tochungo remono bang' seche matin, ama ikone ni ikawo law moro ti law maler tiumo godo kanyo to remono biro timore nade, obiro chung' eh bang' seche machuok. To ka en jalo ma otur, ikone ni kaw lweteno itwene eyo machal kamae mondo ka ambiulens pok ochopo to iyudo ka rem ok owinj rem no eyorno makare to ka en ng'ama pache olal, gimoro obuoge ma pache olal, kone ni ikawo gimoro machalo kaka chak to imiye omadho, kaw sukari ketne, kaw glukos imiye. Koro ikonye mondo ging'e ni gima midhiero ma kamae kowuok, to watimo gima chal kod mae.

Pek maduong' en ga chal mar ndara, ndara apaya en ga gima ber kabisa. Apaya ekinde ma olose maber kabisa kendo gari nyalo ringo maber, apikni , ndigni, jowuoth bende nyalo wuotho ma gomoro amora ma buogogi onge. Iyudo ka kinde ma giyudo chandruok, magiyudo midhiero magidwaro kony mapiyo piyo, ka giluongo ambiulens to gari wuok mapiyo piyo. To biro to chopo to kawo jatuo, to tero e osiptal. To ka iyudo ka apaya rach, onge kata kaka ambiulens nyalo kadho, onge nyamburko moro amora manyalo kadho kanyo, kata jowuoth bende bedonigi matek mar kadho. Iyudo ka chiwo kony mapiyo bedoga matek kabisa

Gima nyalo miyo thieth mang'ato yudo mapiyo bed maber e aluorana en ka apaya oger eyorno makare. Kinde ma apaya oger eyorno makare nyamburko, gari nyamburko ringo maonge ng'ikruok moro amora maonge midhiero moro amora. Kendo iyudo ka jowuoth bende nitiere gi mijing'o gin tiere gi chir kendo ging'eyo ni ekinde ma kamae oyudowa to wantiere gi apaya maber. Wadhi chopo elak sa kendo mowinjore. Kendo ineno ka kar thieth bende ka nitiere machiegni kodi iyudo ka ekinde ma ng'ato oyudo midhiero to dwaro kony mapiyo piyo kata mana mondo mi iluong ambiulens mondo obi, iyudo ka owuok mana, oringo mana matin to ochopo kanyo. Kendo ka oa mabor tiyudo kodhi kawo seche mang'eny makochopo, odhi yudo ka midhiero mang'eny osetimore kata gik mang'eny ose kethore. To koya kamachiegni, ndara ber, gimoro amora oket eyorno makare, iyudo kochopo mapiyo.

Yore kony ma apoya yudore mapiyo e gweng'wa kama adake kaluwore ni osiptal wantiere godo machiegni kendo nyamburko e yor ambulance iyudo kantiere. Kinde ma igoyo simu iyudo ka gintiere mang'eny kinde ma igoyo sime kichwala chwala ong'we yamo dakika matin ambulance osechopo tokawo jatuo torere osiptal kendo apaya bende ber kabisa ma ka ambulance owuok osiptal tobiro kama midhiero no otimre ochopo e dakika matin kende tosechopo kendo okawo jatuo tokawo otere osiptal iyudo ka okenge machal kamano miyo yudo kony ma apoya yudore e gweng kama ayaye kendo yudore mayot kabisa. Nyamburko go bende yudo gi yot iyudo ka ok inyal biro mikos jariembo. Jariembo nyaka bed kanyo ong'e ni sama kamae an ma donjo ok ni ogo sime idwaro nyamburko obi to jariembo pod onge.

Kuonde thieth mang'eny e gwenge onge kod kuonde mag konyruok ma apoya kaluworeni igolo pesa bondo losgi, tiyudo ni kar loso gidhi gilosi manochak chon mosebedo madongo mondo gilos godo nying. Iyudo ka kar kawo magi mondo gikel ni jo piny oyud chenro mag thieth eyorno makare giweyo jopiny machandore kae to gikaw gitero kuonde ma ose losi mantiere dongruok mosebedo e osiptand no nyaka ne gere nyaka ne ochakre. Koro ineno ka magi ng'iko chenro monego bed ni itimo. Gima ber monego bed ni itimo en ni ikawo pesa moketi ni mag chenro moketi ni mag thieth to igero godo osiptal machiegni gi jopiny. Kata ka ichako igero moro mabor mondo jopiny maok nyal chopo mabor, yudo mantie machiegni kodgi. Kondo gidhi giyudo kony esa magiduaro, saa mowinjore.